Mondo a yud gima a dwaro anyalo bolora gi lworo ka akwayo ja duka okonya gi gima adwaro no nya bedo ni adwaro kata chumbi, kata skari to anyangiso ja duka ni konya gi chumbi kata skari to eh.

Gima anene e pichano makelo mor en niya, ka ng'ato oriwo arus gi ng'ato, kelo kwe e kindji gi jiario, kelo kwe gi mor kasto be ji riure, ji biro ji biro kanyakla mm mondo okonygi.

Chiemo ni anyalo chamo akwongo alwuoke ma ler kasto atiyo gi pala kuom lose to a chame en i chame nyaka gi potlele ne no.

Gima nitie e picha ni, en mar nyithindo. Ka gi tu, nyithindo tuge, swore, nitie mar jok ma dongo. Mantie e picha ni en mar nyithindo. Mmhh..

Thieth mayot manya yudo e aluorana en niya, anya ah dhi e suptal mar sirkal kata anyamanyo yath mar nyaluo moro tachwak tatigo, ama adhi osuptal mar sirkal omia yath to gikod buk mar osuptal opima gi two. mmm.

Olemo mwaneno e pichani, wanya rito maber mondo kik kethre kawaole pi, kasto be irite maber ka e to ing'iye kochiek kata ka pod otik.